Ore ele naa kaidim atejo olkeseri oitushulaki aakur orankii opaasha neeku, ore te a pisha kadolta irpaek oibor, irpaek sikitok iloodo, neeku nejia etiu kitushul pee etumokini aateyier, ainosa.

ore tene naa kadolta inkabilaritin kumok oo ondaikin etii endenko etii irpayek etii enchiwa etii impoosho neeku ee ketii impoosho nado ketii nanyokie netii endenko, endenko naiborr endenko nanyori niaku inatoki naaji adolta tene neeku ore ena naa inkabilaritin ompooshok tofauti tofauti.

ekaidim atejo ore ena naa utamaduni enkabila nabo te kenya oo irkokoyo nagira anya osirua ashipakino osirua lerikunoto esiankiki neaku ore entoki nadolita tene naa kegira ashipakino andung inkiri naa enetipat oleng enea siai amu ore too siruai na keisidai teneshipae nekweni nenyae endaa araposho, pee ietodolu naa ina ajo tamaduni ana natasaki tenkaraki keyau iltung'anak tenebo nepuonunui adol ntokiting ng'ejuko nedol oltung'ani leitu edol aitoki entoki neitu aikata edol nelo sii inye ajo entoki natodua.

ore kuna naa kaidim atejo inkwashen ,ore kena kwashen naa kajo inkwashe naitayioki tolchamba amuu keitpdolu ninye ajo kei fresh naitayioki tolchamba natuunoki opa enkata natuunoki neaku egira olopeny ashipakino naa endaa natushukuo tiatua olchamba. neaku ore te maoni ai naa kwashen kuna naing'uaa olchamba natuturuoki eidipa ina daa atupuku tiatua ekop aitobiraki . neaku ina naaji maoni ai.

Eee ore entoki nadol tene naa kaidim atejo nkishu, ore nkishu, naa kera tofauti amu keetae nkishu oo nkiri, neetae nkishu ekule, naa ore kulo naa kaidim atejo ilmongi, ore ilmongi, naa ore sanisana ilmongi naa iloonkiri, iloootoki aaramat netumokini aawaita olduka aatimir, nepuo ainyiangu too ropiyiani sidan. neeku ore ena pisha kaidim atejo ilmongi kulo nkishu oo nkiri ninche Kuna natii ena pisha.

Ore kulo naa kaidim atejo ilarikok apa apa kulo lo losho lolmaasai. Iltung'ana kulo le tipat oleng' otoriko ilmaasai toolarin kumok oleng' otulisoitie. Nerik apa naa Olenkaseri naa olbungei apalee Kajiado Central, orer Ole Sankei naa olarikoni apa sapuk loomaasai, ore Oe Kores naa olarikoni apa sii ninye oitasheki County Counsil Olkejuado, ore Ole Letuya naa olarikoni apa sii ninye yioloti loyiolo olosho lolmaasai, ore Ole Saitoti naa olbungei apa sii ninye otorikishee tiatua ilmaasai ilarin kumok otulusoitie. Neaku enetipat ena amu meeta olosho lemeeta ilarikok lenye, kake aidim atejo enetipata ena oleng'.

wore ena tenanu mnaa kaidim atejo sipitali ena naishore intomonok eh, naa enetipat oleng amu ekisho ntomonok eh, embaata sidai nisaidia aisho aret aitoiu aitobiraki nishori matibabu napaasha niaku ore maternity wing naa kaidim atejo sipitali ena naiki intomonok amu mokire apa eiki intomonok inkang'itie etaa wore ake pebaya entomononi enkata naisho neyai maternity meshomo aisho naa pesho sii amu ishorua apa sirkali olosho le kenya metaa mitalakuni eishoi ontomonok tiatua sipitalini e sirkali ore embaata werotunoto naa enepesho.

Eeh ore enaa naa kaidim atejo arambee, ore arambe naa aa entoki naji mchango, na ore aret ltunganak limidimu aa ltunganak menat oropiyani ontokitin napaasha ee ore arambe na kaidim atejo kewoshi pesheti kanisa ee pesheti sukul, newoshi arambe ee kewoshi arambe pereti oltungani tenkaraki engolat ee tenkaari ee nemeidim ataasa neaku ore ena ee kepuo naa ltunganak aaku entoki nabo ee tonkulie masaa ake kumok napaashari.

ekaidim atejo ore entoki nagira aasa tene naa ekadolta intomonok eh, natii studio eh matejo naaji atua enkitesheni errendio etii ishoru irkiliku opaasha aiteng'en olosho tombaa kumok napaasha naya olosho dukuya niteng'en sii olosho pee etum eng'eno eh etum eng'eno tialo imbaa kumok nagira aendelea tolosho le kenya ata ninye tolosho, toloshon opaashari le sewsew neeku ekaidim atejo ore ena naa atua e station etiiki errendio nagirae aishoru ilomon opaasha ashu egira ninche aiteng'ena maate.